Kanyorr ena bae amu aa kitaseku embulunoto oo mbuka, tenkaraki naa aa mitoki entoki nijo enkolong aosh imbuka oleng',,imbuka nijo sukuma, ashuu inye entoki nijo ilnyanya naa kibooyo sii imoyiaritin, nibooyo inkuti nkuesi kutiti pee meponu aanya imbuka nitaseku sii ashu nisho imbuka metubulu tembeku sidai, amu kibooyo siinye imoyiaritin nainkua olmanyara anaa nkuesi meponu ainyial imbuka neeku kitaseku nibooyo sii entoki nijo pest control nibooyo embulunoto oo nkulie kujit nimikiyieu nebulu tol'chamba. Neeku kanyor ena bae tenkaraki kibooyo embulunoto oo nkulie kujit ashu nkulie nimikiyieu nibooyo tol'chamba. Anyorr ena bae tenkaraki amu kibooyo embulunoto oo nkulie kujit ashu nkulie puka nimikiyieu nibooyo sii ina siai imoyiaritin, amu keeku naa enkiti woji ake olchamba inkira aitunza, naa kreramatayu toi entoki kiti olchamba kiti alang' olchamba pookin kanyorr ena bae tenkaraki nena pookin.